Ma en tich mar japur, ma opidho alode kendo oolo ne gi pii ka chieng' rieny kata ka koth onge. Ka alot osechiek to odhi ouso ne jowero kendo oyudo pesa bang' tiyo tich matek.

Amosi ni misawa, an giluonga ni Fred. An be atiyo ne jo safarikom . Asetiyo kuom higa mar ariyo, auso line kod simbe mamoko . Arwaki ni mondo idonj e tij ni kendo watii kanyakla gi muolo mar ting'o kambi ni malo.

Magi gin taulo mag geng'o remo. Gichiwo ne nyithindo ma rowere ma nyiri mondo gitigodo ndalo ma gineno malo. Gimiyo nyithindo gi jonyuol yot mar yudo taulo gi maonge chudo moro amora.

Magi kodhi mag oduma mabiro e kido mopogore opogore. Jomoko tiyo gi kodhi marachar kata nyamula kata makwar. Gikomo gi kendo odumano gidoyo ma nyagi ma gol cham kaluwore gi kodhi ma ng'ato ka ng'ato opidho.

Ma a en od somo. Opang buge e bau kendo masin mar kompyuta be eket e wi mesa. Ka ng'ato dawa somo to biro ka a kendo yiero buk modwa somo. Onyalo tiyo gi masin mar kompyuta komanyo godo gik mani e mbui kata e yor teknologia manya sani.

Aneno ot mar osiptal. Magi dakteche ma ochung' e mbele odni kagiruako koti marachar magitiyogo e yi osiptal kuom thiedho jo tuo molimo gi. Gichung' ka gigoyo picha magitang'o ne jopiny.

Tijni ber nikech okonyo joma wakeyni nyuol ka gidhi osiptal. Kendo itiyo gi yo manyasani mar ng'eyo ni nyathi en ma wuoyi kata ma nyako. Kendo omiyo dakteche tich mayom mar golo nyathi e ich.

Ahero njugu madongo kata oganda kata olayo. Watiyo kodgi kuom tedo nyoyo. Njugu anyalo chielo kendo amadho gi nyuka. Olayo inyalo tedo gi ochele kendo ichame sa abiryo. Omuogo inyalo dhi rego miriw gi kal kasto iruwo nyuka.

Osiepa amosi ni misawa. Wasebudho kapok waromo ndalo mang'eny. Nyisa ni ngimani dhi nade? To kama idake sani to kure? An be adhi maber kendo ruoth Nyasaye orita. Sani adak Nairobi Kasarani kendo inyalo lima sa asaya ma in thuolo.